tuguk chekichope en mutai kotuguk cheu amitwokik amitwokik chuton ii ko chemu kogon kimnatet ii sikopit kimuch keya boishonik amitwoki chuton ii ko amitwokik cheu chaik ak cheu magatiat amitwikichuton ii kogonu kimnatet chaik ii kogonu kabwatet nemie sikopit kotiny chito kimnatet nepo kabwatet amun yekoruu chito ak konget kokaech emet ii koyoche konyor kimnatet okot nepo kobwotutik sikopit komuch koyai boishonik alak en tugk alak any chekimuche kechop kokaech emet ii ko tuguk panganet kepangan kele nekit neyoche keyai kokaech akoi koimen sikopit kobanganak ii ak keyai boishonik tugul ii kosulda kou yekokimoche tuguk alak chekimuche keyai kotuguk cheu tililindo yoche kechop panganet nepo tililindo keger kele oldatugul en kotap chito ko kotililit en kapchi akepangan agot agoi lagok ak kii aketuguli sikopit kobanganak okeker kele katetak tugul en tetet nemie ak keyai boishonichoton tugul si yekokoimen nyokeker boishoni chuton ngunon tuguchu tuguli kepongoni kokaech emet kipongoni mutai kele kiyoe inoni ak inoni ak inoni sikopit kosulda boishoni choton tuguk

kutuswek cheterterchin en emet ab kenya kotindo amitwokik kwak ii chechome kwam ii koam sikopit konyorunen choton kimnotet choton koamitwokik kwak chetiengee icheket cheongen ko cheu kipsishek ii che omitwokik kwak ii ko imiet bichuton ii kochome kimiet ii ame kimiet ii amun momiten betut newendi komaam ichek kimiet ngonyor amitwokik alak ii komoger kokayam ichek en amitwoki choton miten biik cheu limek ii cheome nchirenik amitwokik kwak choton nchirenik chekere kole kaam nchireni okot ngopaa elekapa inyorun bichuton ii kochengee nchirenik sikopit kokas kokochopok ii akkopiongso kokukaam nchirenik bichutoni konyoruunen kimnatet yutoni ak konyoru nen agot rapishek chemuche kotoretengee amun bichuton ii konome nchirenik akomenye elepo oinet kokineu akichek kipsigishekcheome imiet kobichuton komine bandek miten biik alak cheu masaek ii che amitwokik kwak ko cheu chego ak banyek amun ichek ii koribe tuga bichuton koribe tuga sikonyorchikee bendo ak konyorchi kee chego ak kosopen choton ii amun menyoru bichuton iikotemishie ketote kityok tuga akoyoe chego akoamdo chego akoame bendo ko amitwokik kwak choton akokose kole kochopok yoon kaam amitwogik choton

Laitoriat nebo tai en emetab Kenya ko laitoriat nekikureen Jomo Kenyatta laitoriandanito ko kinaak eng' tuguk cheng' cheu ratet nekikirat inendet eng' emetab kiplelachek kikirat laitoriandanito kora kiplelachek amun eng' tononet nekitindoi koeshoi ng'alek ak banganutik ak tetutik chekitindoi kiplelachek ko kimochei kondochi inendet emonito nebo Kenya ak biik alak kerat inendet ak biik alak eng' emetab kiplelachek kingokaketyach laitoriandaniton kikochi laitornated kondochi emetab Kenya konyikondochi akoib wolutik chechang' cheu kotes ng'alekab somanoshek ko kitesei laitoriandanito kotes ng'alekab somanoshek akobangan serikalit nenyinet nebo Kenya akochop serikalit akoi kokararanit akondochi biik chebo Kenya emonito nebo Kenya akoba kiplelachek akebokokchi serikalit akondochi serikalit inendet koboto biik alak ngunon kingukakoba kiplelachek kotai tuguk chechang' cheu sukulishek cheu sipitalishek akokimit choto sikobit konyorchingei biik chebo emetab Kenya tuguk chekimokchingei chekimanyorchigei kitten kiplelachek ko konyorchingei kingokakoba akonam laitoriandanito nekekuren Jomo Kenyatta

Taonit neoo nepo nairobi konaat en tuguk chechang' amun yuton ii kotaonit neoo en emetab kenya yuton ko ele kikitekyi ofisit neoo nepo laitoriat nepo emetab kenya ngunon kayai nitoni koik elenaat akonaak amun ireiyutoni ko ele kituyechin agot laitorinik chepo emonitok npo kenya komiten yuton ofisishekchemuche kotuyechi ak koyaen yoton tuyet kora nairobi initok ii koelekimuche kepa pakipaipaitenge ele muche kopa biik kongetio biik en korik kwaki akoba nairobi kwa kobaibaitkee amun miten tuguk chechang' miten agot yutoni elekikonoren tuguk chekibo keny tuguk chekibo keny olikinye komiten yuto yuu sikopit ipokoker biik ak konetenge agot kipsomaninik chemenye tobwonwek ii ele monekiten ak nairobi initok komuche kong'etio akopa yoton ii sipokoker tuguk chechang' akonetkee kopoishen tuguk chekipo keny amunyuton ii ko ele kikonoren tuguk chechang kora nairobi initok ii koelemiten kiplelachek chebwone en emotinwek ab sang ii kobwone yuton ak nyokotoo kompunishek cheeechen akonam koyai mung'aroshek en yuton ngunon naat kora nairobi initoni en mung'aroshek chetesetaa amun chang' mung'aroishek cheteseta ako chang boishonik chetesetaa en nairobi nitok

rutechin biik chechang ole kiriben tiongikab timin amun yutoni komiten tiongik chechang chebo timin kou maasai mara komiten tiongik chechang yutoni komuche koba biik sikobaibaitkee amun kitneoo nimeyoe pik kopa yutoni kosikobit kobaibaitenkeekoker akonam konai kole sopto ano tiongi chuton kopiik chechang alak ii kopendi sibakonetkee ele imuche kosobto tiongik choton amun imuche iboker tiondo noni akosip bakonai kole soptoo ano sikooi tionyitoni ak siko tesak koamun ene nee kopakonetkee tuguk cheu chotoni akonyokosir kitabushek chekimuche konyo kesoman amun inyokosire bukusheki konamkee ak tiongi chotoni ak ele sopto tiongi choton kora komiten ot kipsomaninik chemuche koba yotoni en ngalekab sugulishekkomuche kopa asipakosweitati akoker konai kole sopto ano tiongi chuton sionkakomok agot en tiemutik kwak ii komuche konai ngunon miten yuton kanetetab kee amun imuche ibak konet kee tuguk chechang akenai kele ii amunee sikosoptos tiongi chuton akosopenee amunee sikosoptos ii nee tuguk chenyoru tiongi chuton ne koimutik cheimuche konyoru kotuguchoton chebendi kipsomaninik akonai kole nee tuguchuton

yondomo iterem beek ab njirenik ii koyoche iger ileiiunee ng'ung'unyat neimoche iterem beek amun imuche kou ng'ung'unyandenoton ii kochundo beek kopa kong'ung'unyat nebo njirenik koyoche kong'ung'unyat neimuche korib beek koribe beek sikopit yekeinde beek koripok beek ii amat kochunda beek kochaktaen kora koyoche iger ile ii ano elenyorchini bechuton yoche komiten ele muche inyorunen beek ele wolowlchinen amun njirenik komoche beek en sait agetugul koyoche iger ile ii unee inyorchini anoo bechuton ii chemuche inde yoton en kotugul kora koyoche iger ilee ii une miten ire yuton mung'aret nenome nepo ngalek ab njirenikii amun ngotko momiten mung'aret ngotkobiik cheomiten tugul ii komoole njirenik kobuch iyai boishonoton buch iterem beechoton koyoche iger ile ii unee kora komiten kit neoo neyoche keger mitne kit nepo kaliet yoche komiten kaliet yoche iger ile ii ngotat ireyuton ii amun ngotko mangotat ii komomuche koribok njireni chpoe koyoche keger kele kakingot yoton komie sikopit yekeiterem beek ii ipai njirenik amabwa tiongik ii anyokongem njirenik choton yekei terem